Ikwongigero ot, gwen, kisegero od gwen to iloso maber mine ni oler. Marariyo, ikawo gwen matindo to iketo eiot kaeto imiyogi chiemo magidongi magibed maber. Kagisebedo maber moromo nyuol, tikawogi tiketogi e room machielo ma ginyalo nywole. Kato iloso maber, kiseloso room no maber, kiseketogie tiwegi kanyo gidongo maber. Tong' go kosetoko tichakitere kumonego nyithi gwen bede. Marariyo, ikawo, chiemb gwen nitiere kidienje mag chiemb gwen. Machalo kaka layer mash, machalo kaka chick mash, machalo kaka broilers mas. Koro b broilers mas i feed to broilers, chick mas imiyo nyithi gwen matindo tindo kasto layers mas imiyo manyuolo tong'. Erokamano.

Mokwongo gipuonjo ji e yor lemo. Marariyo, gipuonjo ji e yor dak gi kwe kaluwore gi kaka Nyasaye dwaro. Machielo, gipuonjo ji e yo ma kitiyogo e lemo tinyalo konyorigo. Maradek, gilemoneji kendo gikonyoji e lemo mopogore opogore kaluwore gi chandruok ma ng'ato nigo e chunye, e parone, kata e timbege ma pile pile. Kendo gikonyo ji e ng'eyo Nyasaye, mar luwo dwaro mar Nyasaye kendo mag luwo chike mag Nyasaye kaka Nyasaye dwaro.

Mokuongo, obiro miyo ang'eyo gik maluwore gi ngima mar paro. Mar ariyo, obiro konya e yore mag mag saving, kaluwore gi dhi manyo ja ng'ad rieko machielo oko manyalo kao pesa kuoma. Mar ariyo, machielo, ochako okonyo mondo mii adagi kaluwore gi paro mar dhano ma kare. Ka an kode machiegni, topuonja, kendo okonya ng'eyo gik mowinjore atim e seche mowinjore atime gi kama owinjore atime.

Tich mar pidhapuoyo dwaro gik machalo kama. Dwaro ot mogerne apuoyo, apuoyo dwaro alwora makare kendo apuoyo dwaro chiemo makare. To moloyo, apuoyo dwaro enviroment maler ma kato kagintie to giwinjo kagin maber. Ntiere ot miloso ne apuoyo nitiere e kidienje mopogore opogore. Nitiere apuoyo mipidho to nitiere apuoyo manioko. Koro mipidho machalo kamagi dwaro conditions makwano chien go. Kendo nyaka ibed gi pesa moromo mondo mi ipidh apuoyo. Ma nyaka ibed ka in ng'ama ng'iyo apuoche ge kaka gintiere pile ka pile, mano iwacho gi kizungu ni easy access. Mondo mi ing'i kaka apuoyo pile ka pile odwaro attention. Ing'i ka gidongo kendo ka gibedo e yo makare.

Magie alode, alot mokuongo' alot iporo, idoye, ilose maber igoyone yath, bang' ka isegoyone yath to irite maber, alot kelo chiemo , alot kelo pesa , alot miyi idak maber kendo alot konyo alote ma opogore opogore nitiere gik ma gikonyo e del nitiere gik ma gikelo e del kendo nitiere gik ma gikonyo e del e yore ma opogore opogore gin gi tije ma opogore opogore.